Tich matimore kani en tich mar boyo mwandu ma opogore opogore. Koro e alworawa tijni yudore, iyudo ka ng'ato oponi oseng'iewo gire moro kata mwandune moro e chiro tiyudo ka jauso cha boyone gima ong'ieoni. Koro di mang'eny iyudo ka seche moko itiyo gi otese mag gazet to kopogore gi mago tiyudo ka seche moko jouso tiyo gi otese mag juala kata obedo ni piny owacho osebedo ka temo ni mondo othir weche mag tiyo gi jwelni nikech iwacho ni jwelni lilo alwora aeto okgiber ahinya gi ngima dhano. Gimachielo wan gi ogundni masani obiro iyudo ka seche moko kiseng'ieo gimoro tiboni e i oguniano. Aeto seche mojko bende inyalo ti gi katon kata awachni boksi nikech nitiere mwandu moko ma jowero ng'ieoga gi katon koro kaponi jang'ieo ong'ieo to katonno ni nono tonyalo tiyogo e bocho ne jang'ieo.

Maeni en kodhi mar apoyo to kanene gimabiro e pacha en kit olembe mayudore e gwengewa mopogore opogore mawadakie. Koro apoyoni ober gi ngima dhano nikech ka opogore gi medo del teko mar kedo gi tuoche mopogore opogore, to iyudo ka ober ahinya gi jotuo ma opogore opogore kaka kuom ranyisi, jalo magi tuo kata kute mag ayaki ka odhi osiptal to nitiere kit olembe moko ma inyise ni mondo ocham kaka apoyoni. Iyudo ni ober e weche mag remo, oluoko remo to bende ober ni onyalo medo remo e del. Aeto mano ka remo ng'eny e del tiyudo ka gikmoko kata tije ma del timo to bedo makare nikech remo emakeyo chiemo e del remo bende emakeyo muya ma kaponi remo tin e del to yot mondo mio ng'ato gore piny matho kata ma muya rumne e dende.

Maeni en tich mar puro bando e puothewa, to kaka oselokore bang' kinde, en ni ndalo machon cha niyudo ka tingni onge koro ji ne thoro tiyo gi dhok mondo opurgodo puothegi kagisepuro to ne ginyalo chako giyore mondo lopeka ong'injre matindotindo. To lokruok matinde nitiere en ni kar puro gi dhok to ji puro gi tinga. Aeto bende iyudo ka ji ne komo ka pimo kuonde magikomo gi tol to sani nitiere masinde ma obiro ma itiyogodo e komo iyudo ni nitiere kamikete mbolea kendo nitiere kama ikete kodhi koro tich bedo mayot. Aeto bende iyudo ni choncha puothe ne tho mang'eny to sani gimomiyo puothe oktho ahinya en ni wan gi kothe mopogore opogore ma osebiro sani kopogore gi nyaluo ma wang'enyo kata kaka nyamula, tinde wangi moko kaka DK gi mamoko.

Tich mar pidho alot itimo e alworawa kendo kaak itime en ni ipuro puodho mayor mabed mayom aeto kama onge gogni gogni aeto kapok opidh alot, iyudo ka iloso kamoro matin ma inyalo lude kodhi, aya koseludi, to ibiro olne pi, koselosne gimoro ma nyalo kelone tipo aeto obiro twi. koseti tibiro pudhgi gi tiendegi kibiro komgi e puodho, to ma timore mana sama koth chwe kata ndalo ma koth chwe nikech ka koth onge toyudo kaponi ipudho alodeka to tiendegi biro dong' e lowo ma gichodi, to kaponi gichot to oge kaka gibiro nyalo dhi ti. Kiterogi ka tiendegi ochot, to gidhi wang' awang'a, ok gidhi ti. Aet bende alworawa aneno ka ,kapo ni japur nigi puodho moro ma ohula thoro betie, tiyudo ka ilosone yo ma pi kalo godo mondo kata kaponi koth cwe to koro pi ok hew puodho kata somb alode ma japur opidho.

Mae en tich mar luoko dhok kitiyo kod yath gi pi. Ber ma iyudo kuom timo tijni en ni oreso ngima dhok kuom tuoche moko manyalo makogi, manyalo miyo dendgi luny, kata manyalo miyo okginyon piny maber. Ginego kute machalo kaka moko e dend dhiang' manyodho remo aeto iyudo ka gichalo kaka kikun giri mamiyo dhiang' guonyore kata onyuogo bende jamakga dhiang'. Aeto gimaber kendo mayudiore ka en ni jokma ogero gimakamaeni kaponi ok ogere gi piny owacho tiyudo ni giyudo omenda sama jopur obiro okelo dhogi mondo oluok e iye ka. Aeto bende sama ma timore en ni yath ma itiyogodo iyudo ka ing'ieo koro jokma timo tich mar uso yedhegi yudo chiro mar yedhegi kagiseyudo chirono tiyudo ni imiyogi omenda maginyalo dok werogo gi ma gichamo.

Mae gin tich mar puro kod uso nyanya, to gimomiyo puro nyanya nikod nengo en nikech mokwongo e yo mar yuto mar oganda nikech sama ng'ato opuro nyanyani, ogeno ni obiro use, to koseuse to obiro yudo pesa moro ma onyalo konyorego, manyiso ni otime kaka tich. Mar ariyo, sama ng'ato nigi puodho maduong' to ok obi nyalo timo tijno kende, mano nyisoni obiro wako jok moko mondo okonye. Jok mowakogi bende biro yudo tich. Mar adek en ni sama opidho nyanya, obiro tiyo gi mbolea kendo obiro tiyo gi yedhe, sama otiyo gi gigi te, obiro dhi nyiewogi e duka, to koro mano nyisoni samo nyiewogini jaduka mane uso cha, bende omiyo ohala. To kopogore gi mano, nyanya itiyo godo e tedo, omedo ndhadhu e chiemo, to kopogore gi mano, bende nyanya itiyo godo e loso gik moko mopogore opogore, kendo ober gi ngima dhaon, aeto bende iyudo ni nyanya itiyo godo kaka alot seche moko.

Mae en tich mar pidho dhok to gimomiyo an aere en ni kinde moko ne jonyuolna otera e sikul to ne weche mag chulo pesa mag skul miluongo ni fees gi ne tek ahinya, kendo ne oridna ahinya ni okanyal timo penj maduong' kaok atieko chulo pesa madwarore. Koro ne adok dala oyudo ka cham mane wangodo noseusi moter e sikul te koro gikmane odong' ne en dhok moko adek mane odong' e dala. Koro jonyuolna noneno ni onge tiende gibedgi dhok to anto ankodgi e dhot oriemba mokanyal timo penj to ginbe ne ging'eyo ni penj e ngima dhano nikech kaok itime onge gimabiro nyiso ni isomo kata gimabiro nyiso ni itiegori migik e okang' moro. Koro dhogi ne ousi ma oterna omenda e skul kendo pesa manoyudi ni nodhi ochulona gowi ma ne an go moyiena atimo penj mayudo obokena mane adwaro.

Maeni en diel, ma nga'to omako, to gimabiro e pacha kanene en kit pith mag jamni mopogore opogore mang'ato nyalo dwaro ni mondo opidhi. chiaye minyalo pidhi ng'eny, ng'ato nyalo paro ni opidh gimoro kaka gweno, rombo ,dhiang',anguro gi mamoko. to koro gimabiro e pacha en ber ma ng'ato yudo kuom pidho jamni machalo kod magi. Nikech mokwongo ka ipidhogi to kapo ni iyudo wendo ma apoya, to inyalo kawo achiel ma inegi ma gharama moro maninyalo tiyogo mang'eny e manyo ne wendo chiemocha bed maonge. Aeto bende inyalo use sama piny oridore ni ma iyud omenda moro ma inyalo konyori godo. Kopogore gi mano, gimabiro e paha en kendo ni inyalo yudo chak kowuok kuom jamnigi to ke en gimoro kaka gweno, bende inyalo yudo tong'. To machielo, en ni jamnigi nyuolore, to sama ginyuoloreni gimedoni mwandu nikech kapo ni ning'iewe ka en achiel to koro gimedore midhi usogi ka gin adek, gimedoni omenda.